Mae en kalenda mayudore e alworawa mapile. To en gima konyowa ng'eyo tarik ma pile, waneno ka nitie jumapil, wuoktich, ticha ariyo, ticha adek, ticha ang'wen, ticha abich kod ngeso. En gima watiyogo ei higa ka higa mondo wang'e kaka ndalo dhi, kata ni en tarik mane e odiechieng' ma kama kama.

Magi gin matunda ma iuso e chiro, aneno maembe, aneno apples, aneno passion fruits, aneno rabolo aneno strawberries. Magi gin gik ma kelo medo remo e del kocham maber e yo makere.

Ohala ni konyowa gi bedo gi pesa, pesa ma wanyalo tiyo go e ngima wa ma pile. Kendo kelo riwruok gi dongruok e gweng'. Jogo ma mon kata kijende ma onge kuma ginyalo tiye, nyalo tiyo tij puro ka gipuro chiemo mopogore opogre. As ginyalo kele chiro mondo gius ne jogo ma manyalo nyiewo. Magi koro ma tiende ni okelonwa dongruok gi riwruok e gweng'.